Wa mbere nĩ mathiaga hathara to makoragwo matũmĩrĩte mbia, na mbia nyingĩ, kũguo irio ciao iria ithũkaga, ciathũka matingĩhota kũendia macokie mbia icio .

Tondũ wa mbere mũndũ no ahote gũthari na ooe gathandũkũ kau. Wakerĩ o korũo nĩ ta nyanya wekĩra hau cia kuo ũru no cithũkange na kwoguo ũgathiĩ loss nyingĩ mũno.

Wa mbere, mendia indo irĩa mahandaga magatuĩka a kuongerera indo irĩa marahũthĩra, ta maĩ, ta matangi ma maĩ, nĩguo guoka hĩndĩ ĩrĩa gũtaraura, makahota kuona maĩ ma kũrĩma.

Kũhutagia ũtonga wa Kenya, tondũ nĩmekũhota kuona mbia nyingĩ iria cirauma mwena-inĩ wa thoko, andũ mendia indo, mbia cigacoka mwena-inĩ wa thoko kwoguo nĩmekũhota kuona ũtonga mũingĩ.

Thoko ya cio nĩ njega tondũ ũkũrĩma rita rĩmwe no ũciendie hau hau na cithire nao arĩa mekũgũra magacinina , kũguo no wendie wĩna ingĩ mũgũnda ningĩ ũgathiĩ ũkendia cigathira hau hau tondũ citingĩthũka.

Makendia iria wega na mbei njega, tondũ iria rĩũ nĩ rĩongereirwo indo iria ciongereirwo, kwoguo matikwendia ta rĩrĩ rĩngĩ na mahota kwendi na mbei njega makahota kũgũra indo ingĩ na kũigithia.

Magatwaraga indo ciao tene, na ona bara ciao ciakorwo irĩ njega marĩkinyaga kĩganda tene kũguo indo ciao citirĩthũkaga kana makauga he indo imwe cirathũkĩire bara-inĩ

Tondũ no wĩigue he kĩndũ kĩraima wega, ũkaiga kũhanda kĩu okorwo thoko yayo nĩ njega, kana ũkahanda kĩndũ kĩu gĩgatuĩka gĩa kũgũrwo gĩothe na thoko ĩkagĩrĩra.

Tondũ andũ nĩ mekũhota kũmenya kĩndũ kĩu ũrĩa kĩrauma, ũrĩa gĩkũrĩtio na ũrĩa kĩhandĩtwo, koguo matigũtinda magĩtinda makĩũri ciũri nyingĩ, no kũgũra mekũgũra.

Aca ndigũĩtĩkani, tondũ ũcio wa kĩganda-inĩ ũkoragwo wongereirũo ndawa. Kabi ũyũ wa mũgũnda-inĩ ũtarĩ mũthondeke na nduongereirũo ona kĩ, ũkoragwo wĩ mwega ona kũhonia mĩrimũ ĩmwe na ithũri.

Wa mbere rĩrĩa waiga magetha ikũmbĩ, mbĩya no ũkore cirĩte mothe, na tũnyamũ tũngĩ tũkoragwo indo-inĩ icio, ta mbembe. Ũkaremwo gũcirĩa na thutha mũtheri ũgatuĩka wa gũcite ũgathiĩ hathara.

Wa mbere ũgacitinia, wa kerĩ ũgaciruta kuuma mahuti-inĩ ũkĩrutaga mahuti, ũgaciũmithi na riũa, waciũmithi na riũa ũgaciĩkĩra makũnia ũkĩigaga store ciaikaranga ũgacithandũra ũgĩĩkĩraga mĩtũngi.

Ĩĩ nĩ ũgũthũkia ũgima wa cio to ona ciarũrĩrwo cigumaga ciothe. Kana, waciiga ũũru he he tũtambi tũcirĩaga, cigatuĩka citingĩthĩo, ona citingĩrĩro. Cigatuĩka cia gũteo.